Ũndũ ũyũ wĩkagwo na njĩra ya gũthiĩ cyber cafe inĩ, ũkahingũra website ya KRA na ũgetha bomu yaku ĩrĩa ĩratarĩria ũhoro wa ũtonga waku, na bomu ĩyo nĩyo ũgũcoka ũmĩhingũre na ũihũrie kũringana na rĩngĩ ũrĩa wandĩkĩtwo na angĩkorwo ndũrĩ mwandĩke ũkandĩka nill returns. Ũguo nĩguo tũihũragia bomu ya KRA rũrĩrĩ-inĩ rwakwa.

Ũndũ ũyũ wĩkagwo na njĩra ya gũthiĩ mtandao inĩ na thimũ ya ũkagũta intaneti ũkaingĩra kũrĩa mtandao inĩ, ũgathiĩ harĩa ha kũ book ticket ya standard gauge railway ũkarĩha na namba ya Mpesa ũgĩkĩraga details cia gĩbandĩ na namba na mahinda marĩa ũrathiĩ na rĩrĩa ũgacoka nĩguo ũkahota kũ book ticket yaku